Tijni, tich mar pidho nyanya, en tich man kod nengo e alwora, e yo machalo kama. Nyanya kipidho obiro keloni chiemo e dala, kendo ma biro bedo kama, sama ipidhe ibiro keto ne yath, ma ochieg maber to itere e chiro, kendo iuse, kendo ji biro tiyo kode e yo mopogore opogore. Mabiro kelo yuto, yuto mar pesa kod mar chiemo moro amora ma idwaro. Nikech ka in gi pesa nyaka iyud chiemo. To nyanya be konyo ji tedo, e alwora. Oketo chiemo bedo gi ndhadhu mamit midwaro ahinya. Mano e kaka anene. Kendo ka en e alwora be, kendo iwinjo ka kumoro amora dung' mana mamit ahinya, nikecha nyanya kelo ndhadhu moro e yamo maber. Kendo ma konyowa e rito alwora kod gik moro amora ma watimo e alwora ka. Nyanya konyo be gik ma opogore opogore, mana kaka aselero, kendo kaka anyalo medo lero, ni nyanya ok med ndhadhu kende, kendo omedo madini e del mangény bende ahinya ahinya moloyo kaka ipare kod kaka anbe apare. Mano e en.

Gini e kaka inyalo rite mondo kik okethore, en ni mokwongo, gini ok ohero kuma ngích thi. Koro inyalo kete kuma otwo, machalo kata kaka wi mesa, wi kabat, kata wi sanduku motwo. Kata gimoro amora motingóre malo ma ngích ok nyal donje. ngích ok nyal gik e wiye. Mano e kaka inyalo rite mondo kik okethore kata matin. Kendo rite kamano biro miyo odag mangima, maber kendo pile pile. Nikech kichame olodhore kendo omwonyore mamit. Nikech en gi milimili moro e iye.

Tijni kitimo, ber ma inyalo yudo en ber mopogore opogore machalo kaka mokuongo, tijni ka itimo maber ma iweyo gigo ochiek maber to itero echiro to inyalo yudo pesa, pesa no nyalo konyi enyiewo gimoro amora ma idwaro, kendo e ng'iewo kata chiemo to nyiewo kata gimoro amora kata kaka law kata inyalo medo go gini mondo obed mang'eny epuodho. Mar ariyo, gini be kichamo omedo ndhadhu mang'eny edel, eh obiro keto milimili moro edel , iwacho ni eh ,ndhadhu mit moro e del kae, mano omedo kendo omili mili ji ohere ahinya koro ka in kode e aluora, ji biro biro ma nyiewe, nikech ji ohere, gi dung' ne mamit. Ong'ue mar ng'ar, mamit sana.